En Iman komoswek Che ki konoren ngoroik kiune en jumamos anan ko jumampili kokabata betusiek tisapu amun en Iman kongeten jumatatu agoi kastab muut ko bik Che Chang kobendi boisionik ago manyoru kasarta nenyon kobangani ak kounee komasato kikonoren ngoroik ko en Iman ko kokabata betusiek muutu ak koi betusiek lo asi kiun komoswechoto Che kikonoren ngoroik yon komiten bik kamunget nebo betusiek aeng jumamos ak jumampili yoton Ole bitu kasarta ne kiuni komoswechotet kwanibuch ko mamiten oldo age Ole tos keita

Yon tieme serkali kolasimisan bik kobakorut ge asi koter covid 19 ko amun en amuneisiek Che Chang netai ko si korib chito bortanyin ak kokimit bortanyin koter miando nebo korona komata kochut bortanyin yon korut chito ak konyo okot chito netindoi covid nebunu oldo age koui asi konam inendet amun kikorut ge kikomit bortanyin korotikyik ko ki kowalak komuch koter mianaton komat konam bortanyin nebo aeng ko asi kobosok meosiek ak kayaptaet ab miando nebo korona ko si kotyeme serkali koterter ko si korut ge chitugul si mat koterterit emet ak miando nebo covid ko noton amune si igere serkali kotieme kolasimisan bik korut ge

Kosipge ak kap National Transport and Safety Authority(NTSA) komomiten ele momuche konem tionindo nepo biik anan tionindo nepo biik chemuche koket karisiek lakini ngisipen kityok siret anan biik chemuche kotindoo karisiek en Kenya ko en kenyitap elfu aeng ak tiptem aeng kokii biik million aeng elfu bogol aenge ak tisaini chon ko two million one hundred and ninety thousand konguni inipore ikere ile bichoton million aeng elfu bogol aenge ak tisaini ko biik chetindoo karisiek chekikwal karisiek icheket koninyoiker ko en kot aketugul kolasima komiten biik karibu mutu, somoku ang'wanu, koo monoe chito akenge koket karit en korichotet imuche konai koket biik aeng'u, somoku anan kwa ang'wan ot en koyote akinimong'uu bii kora chito nekamokotindoo karit komara kakonai chito ake kosipke ak kibarua neonote chi agetugul iniker karisiek chepo matato ko chang nia en kenya ko karisiechuto po matato ko chang biik cheketote karisiechutet akoo bichoto ketote karisiechutet kochekakisir kasisiek akichek sikonyorchike chechwaket chepo betut ko nguni ko nderebaek tugul lakini komachechwaket karisiek konibore iswee ko chang biik chetindoo.

Kinetot amwachi kokilchike boisiet ako tesetai koyai kasit en kororonindo ako kinetot amwachi biik cheyoe kasiit ko kobakakta ng'alekab asoya asikotestai Kila kitu en kororonindo ne kararan, yekibakakta ng'alekab asoya ko kochoboksei Kila kitu komie akotesetai akong'et ih yekatestai komie komuche koit akot namba loo akosibke baka namba somok akoit ako namba aenge yekakobakakta ng'alekab asoya ak ng'alek che kinaam kechorchorat tuguk en orit yoto .

Kosib kee ak elekikechikilda kochito koyoche koyai kasishek en saishek sisit ko kounoton ii ko kipsomaninik koyoche kosoman saishek sisit ii ak koyoche kongetyo en sait agenge akoba elekisomonen en sait oeng, ko ye kakoit olekisomonen ii koyoche kosoman kongeten sait oeng ii akoi sait sogol nebo langat yekakoit sainoto koyoche icheket kobwaa kaa kobwaa korikwak ii nyokomungchi metoekwak sikosikchi kobwat koyai kasishek alak cheter ak koyai kasit ake neter koboto kobwote chebo sukul en boiboiyet, amun elekikechikilda akot elemwoito chumbek ii kochito komoyoche kosir saishek sisit ii kosomoni ako en koraa ko koru chito koraa ko yoche koru chito en saishek tisab anan kosisit ko kipsomaninik chechang koruitos mara saishek somok anan ko saishek angwan kokoru chito sait lo nebo kemoo ak konget sait taman nebo subui kokoech ko makararan inei kounoto yoche koru saishek sisit ii ak bakoyai kasit saishek sisit, kosaishek chon alak koyoche komungchi bortanyin ii koburi koyoe kasishek alak cheter ak chekoyoe.

En komoswek olemi biik chechang, ko sugulisiek chechang missing ko chilegei logbook ako moite konyoor somanet neititaat lagook. Amun Sait age ko chang lagook kosiir mwalimuek ,ak ingobore kochut mwalimuyoot kilasit agetugul en yuh, koite kobet kosoman alage en betunoton. Ko indoimukoksei en sugulisiek chekachilgee logook kotapchei koik sabariit oeng' .Kosaman alak akoi sai tisap nebo beet ak kobwa chonitet, kinyonkosektaa chekomokomiten akoi Sait Nebo langat. Sikosich kosoman chitugul ako sich konyoor chitugul kit kiten, amun angot kobaa tugul en betut agenge ak keger sait sisit anan sait sogol en betunotet kotor kobwone gaa logook chechang komasoman en betunotet. So yoche kinet en betunotet. kosiibge ak mwalimuek chemoyomee, KO logook tuten chekakineet kochang chekabwa gaa komakinet. Koen Iman koyoche kepchei kityook kosoman alak kongeten kokayech akoi sait sisit, ak kong'eten sait sisit ako langat kosoman alak en kurupit nebo oeng sikotoret konyoor chitugul akonaam chitugul kiiy en betunoten kosiibgeei ak olekalipandaa sigikwak, kounotet.